Ũgĩraga bomu kwa obici cia ibandĩ, ũgacoka ũkaihũũria na he handũ cibũ egũkũihũrĩria, ũgacoka ũgacokia nĩgetha ũkĩheyo ũtungata ũcio wa kĩbandĩ. Gũgĩkorwo kwĩna mahĩtia kĩbandĩ kĩauma, ũcokaga kũu, magagĩgũthondekera kĩbandĩ kĩu na marĩtwa marĩa magĩrĩire.

Mĩanga nĩ ya bata rũrĩrĩ-inĩ rwitũ tondũ nĩ irio cia ũndũire, nĩ irio cĩheaga mwĩrĩ hinya na ũgaĩkara ũtekũnyitwo nĩ mĩrimũ ĩtiganĩte tondũ wĩna, mwĩrĩ wĩna hinya kogwo nĩ irio cia bata rũrĩrĩ-inĩ rwitũ.

Hakwa nĩ karũgano ga kũenda nyamũ ici, nĩ tondũ mbata mũcinga rĩrĩa ĩ mũciĩ nĩ thaka, nĩ ĩthakaragia njaa, ona ĩ njaa kwĩ nyamũ itangĩingĩra ona andũ nĩ ĩhũraga na ĩgakorwo ĩ ta, ya ũgitĩri mũciĩ, kogwo nĩ njega.

Cindano ĩyo ũngĩthecwo ĩruo nonyingĩ nĩũndũ mwega nĩtondũ nĩĩteithagia kũrigĩrĩria mĩrimũ kana gũthondeka mũrimũ wĩnagwo mwĩrĩ. Kwogwo nĩnjega onokorwo nĩrĩ ruo. Kuogwo nĩrĩ mawega na maruo mayo.

Kũhuha coro nĩ gũtũmagĩrwo kana nĩ gwatũmagĩrwo hĩndĩ ĩyo rwĩmbo-inĩ kana gwĩta andũ moke kĩũngano-inĩ kĩa mũcamanio wĩtanĩtwo hihi nĩ anene a itũra, kana arĩa marũgamagĩrĩra matũra makĩenda ndũmĩrĩri ĩkinye ĩtiganĩte.

Atumia makĩendia thoko, nĩ ũhoro mwega, tondũ nĩmendagia indo iria hihi tũtarĩ nacio mũciĩ, kogwo nao makona kĩndũ gĩa gũtwarĩra ciana kũrĩa na njĩra ya ũguo twacenjania mbeca na indo iria o marendia, kogwo harĩ niĩ nĩ karũgano ga kũngenia